Mokuongo ngato onego otim nonro matut ewi wach modwa wacho, mar ariyo onego obedgi adier gima owacho, mar adek onego obedgi nonro maler ewi tijni. Kangato dwa timo tich onego, obed kuma okwe maonge koko ma en kende ema iwinje .Tijni ok dwa nuoruok kinde ma itimo tich eka iwach wach achiel maok inuori tobe sama iwache ok onego iling kuom dakika mokalo sekond mokalo ariyo ama.

Kaneno gini aneno, teko mar stima michoko mondo oti godo kata emoro gimoro ma dwaro teko mar stima mang'eny ka ang'iyo aneno solar, solar en iti kode mondo ochok teko mar chieng' then iloke e inverter ma mondo olokre stima mondo oti kode emoro gimoro kata riembo gimoro madwa teko stima eka oti.

Pur mar gweno konyo e yore mopogore opogore, mokuongo okonyo e tije ne jii maonge tich e gweng. Ka nitie miyo moro ama dichuo moro e gweng maonge tich inya ndike e ndalo mondo okonyi rito gwen bange to ichule pesa matin ma onyalo ritore go. Mar ariyo en yoo mar kano pesa. Kipidho gweno, gwen nyuol piyo koro faida mare ikre kuom ndalo mangeny. Mar adek, okelo, okelo mbolea, chieth gweno inya tigodo kaka mbolea ndalo pitho e ndalo, idwaro ,idwa pitho tionge pesa mar nyiew mbolea e chiro inya tiyo gi chieth gweno mondo iket e bur mondo opith godo. Mar adek, mar angwen, chieth gwen ni, gweno, inya tii kode kaka chiemo, chiemo biro e yoo mane, aah, obo nyuolo tong, tongno inya chame, bende ringe bende ichamo